Alotni kanie puodho, tigoye yath tiolene pii to kendo king'wede migole e puodho tikete kumang'ich mokonyal kethore katinyumo tiende ne e pii

Tijni itimo e alwora wa ka dhok imiyo ng'ama rito gi mong'ere ni jakwath. Jakwath wuotho gi dhok e lum kendo rito gi ong'iyo kaka gichiemo kendo owuotho kodgi e pap, mondo mi gimi ochiem maber.

Chieng' mokuongo mane atime tijni, gima ne otimore na awuoro nyaka sani en ni nakia wuoyo gi customer, lombo wang' customer mondo mi onyiew gigi, onyiew chiemo. Bang'e gigi ing'eni gin ok gibudhi, negidhi ma gikethore, gino litna.

Gini ikao tiketo kuma teko mar chieng' nitiere piny, kuonde machalo kaka ei fridge kendo kuma pi pi nitie alaf tigogi yath mondo mi kik kudni donjie ma kethgi. Mano e gima.

Okenge mamiyo jokenya kata riwruok mane Kenya yudo kony mag mbui maromre en okang mokuongo, ka riwruoge mag Kenya ondikore gi jochiw kony mangeny to sama, odiochieng mokuongo ma gikaw kony biro miyo gikaw kony maromre mokuongo kata ka ,kata ka gichiwo kony to bro miyo jochiw kony mi riwruoge gi chudo maromre mondo mi gitee gimi riwruoge mondikore mangeny gi ngato ka ngato oyud kony ne